Ore nkoitoi e mtandao e nainyanyunyie ntokitin sanisana na enkampini e jumia, enkapuni sapuk oleng te kenya, nagira ltunganak aitumia kumok oleng amu kitabau inatoki ninyangua meeta enyamali, nitabau esaa nemeeta empurore yotote naata ore si ntokitin enyenak na ketii bei abori tenilo ainguraa ninyangu.

Ore endamunot aai naa kelasima pee etii olturiaki ashu enkuretisho amu ewuei nitu akata aitasheyie engarri neeku elelek taata eji ore ndamunot inonok kelelek eponunui nepurrori neeku mee ai toki naisumbua ilo turiaki akae oisumbua oltung'ani.

Oree enkoitoi nijo ena naa enimbung'ie ilkastomani tenelo nepuonu inaoteli ino aliki esidano, enkishiaa einooteli amu ore ake pee ijoki kuna pookin naa ketum olkastomai huru naipotunye ntoki nayeu naa mitoki sii apaash inooteli anaa tenelo neeta olchore lenye arashu enchoruet enye naakeriku ake enaoteli tengarake natoduaa ajo ketii service sidai.

Ee ore ena naa iltung'anak kulo oogira aasisho tenkapuni ashu factory naitobirr ee njuisi arashu ndaikin eimu irmatunda.

Kishaa nenkasai aayiolou ajo, kamaa ena siai kebaa iropiyiani naaya. Eniare kebaa enkata naya ena siai peyei eidipayu, amu ore nena oitoi pokirare naa kisho oltungani oloito aitashoki metayiolo aitumiya nena ropiyiani tenkoitoi naishaa otesaa naishaa.

Ore erubaroto olkuak, naa kaidim atejo njere, kelo enaa inkatitin arashu irishat oltungani oinepuaki amu, enepu ajo ore tanakata kuna tunganak kutiti meyiolo intokitin kumok olkuak, kake ore ilapa tunganak botoro, naa keyiolo intokitin kumok neeku ketiu enaa nkatitin tenebo oltungani oineputua.

Ore enyamali nagira irmalimuni aimaa ore enedukuya eng; as aaku kumok ilootii iwueitin nemedupa network ore eniare inepu ajo kebaiki nebau ina saa elelk eyieu nisuma nemiata internet te esimu neeku ketii engolikinoto sapuk naleng'. Ore naai enenyok ee peyie itatuai ena shida kulo tung'anak le provisional naa kishiaa naai neliki lelo malimuni eedo kata pee ijipanga oltung'ani ning'oru internet ning'oru sii network nasipa peyie etumoki aisumayu neeku pee isho orkilikuai eeedo enkata.

ee ore eduata ae te nkisuma e digital naa ore toormalimuni le secondary naa kenyok naaji serkali, isaidian irmalimuni loogero te county betii si iloigero te sirkali sapuk ashu sirkali eshumata, nenyok naji sirkali aisho lelo malimuni intokitin pookin nayieu, nishori nkomputani, nishori laptops neyae sii aaya workshop ashu aaya mafunzo aisum, ina siai tenkariyiano. pee eyiolou enikuna ina kisuma e digital.

Kishaa nenkasa sirkali aapik impisai ekulo malimumi aapik budget, eimu kaunti arashu eimu sirkali kitok naisumieki kulo malimumi eniko teneyiolo eniko aitumiya kuna mashinini e teknologia metaa elo nikeni sukuul nemooki kulo malimumi aapuo enkisuma kila orusa, pee eponaa enkeno tiatua nena mashinini.

ore enyamali nadaalta eimu ena kisuma, e digital naa network amu pookin ake pee esisho ina internet naa tenetii network. naa inepu ajo ketii sukuulini natii osero, natii mshinani, nemeng'as ajo ketii shida e network oleng neku pee engas ainguraa nena suukulini. ningurakini network amu inakata eeku egira enkisuma e digital aendelea nimitoki sii aaku enkibooret tenena sukuulini.

Keishiaa ning'asa entoiweuoi makeon ainying'aki enkerai enye laptop neme enesukuul nitoki sii aaku kenyok apikaki enkerai entoki nijio WiFi metaa keeta ina kerai internet nasipa intanet nemisumbua ina kerai egira aisuma naa kata ake etum ina kerai eng'eno napaashari ashu nagut alang' nkulie kera naa inesukuul egira aitegemea.

Ore oshi tenelo ninyang'u enamuke, enkila endaa te supermarket, na keeta oshi risit nikinchori. Ore ina risit naa ketii namba e customer care, osisho tina supermarket ashu tilo duka, naa nena ambai ake iwosh, nilimu enkarna ino, duo naewua elelek ah tesimu italaa, ashua cash, niliki ina nyamali ajo inyalate nkiri, naa aitum ereteto inasaa.

Ore dupoto ematumisi oosimui e touch ashu kuna simuui sapukin toonkera, kiindim enkerai ataasie ina simu esiai esukuul keji mairriwaki assignment eimu entoiwuoi nees netumoki aigero ina siai enye ore sii esimu kelelek ing'uraki entoiwuoi enkerai revision papers nemooki aas tesimu neeku keeta esimu dupoto sapuk oleng' tenkerai ashu toonkera esukuul.

Kegira kulo tung'anak pokira aimaki, emponaroto oropiyiani, enkaji. Elelek ah ketii enaaji enkalo taon, kesidai irbarabarani ogira aimu, ketii Internet, ketii ewoi sidai onkulie tokiting ake kumok, naisho iropiyiani metoponari enkaji.

Keeta matumisi esimu etach inkibelekenyat kumok tenkerai amu, kegira inakerai aitumia inasimu nebaiki neboita entoiwuoi enye, ashu olalashe botor ashu enkanashe botor, neeku tenetii nai matejo swali naikilikwanaki inakera ashu nairriwakaki tinasimu, naa keret lelo kulie tung'anak metoning'u nibung',neeku mitoki aku kelelek perikino inakerai inatoki.

Ore tofauti enkisuma e CBC onepa o enapa e eight four four system ore ena CBC naa keret enkerai metayiolo ajo kaa siai iidim ataasa elelek aa eripare ashu olaranyani ntokitin nijiio nena ore enapa eight four four system naa iindip primary nintoki alo secondary neeku te university ilo oltung'ani ashu enkerai aisumiaa entoki niyieu niaku neeku ketii tofauti sapuk oleng' enkisuma e CBC o ene eight four four.

Keishaa nelo ilo tung'ani enkopisini e huduma esenta naataaniki enaa oltung'ani le kajiado enaa oltungani le narok nilo opis e huduma nitaaniki naleng' naa itum ereteto nitumie huduma namba.

Keishiaa neretokino irmalimuni tenebo ontoiwuo aanyikaki sukuul oleng' amu inakata ake etumoki nkera aa aima amu isuma ore eniare kishiaa ning'oruni irmalimuni sidaain oota nkardasini sidan pee etumoki aisuma nena kera te nkaguti netumoki aima intemat enye.

Ore enkiteng'enare edama, naa kasidai amu itu enaru enkerai ashu oltung'ani kitok, itu enauru ilo tung'ani indamunot, neeku kelelek ashu kibung' inatoki, nening'u oleng' alang' kewarie, amu ore enijo aisum oltung'ani kewarie, naa keeku etanaurate indamunot eyieu nirura, eyieu nees intokiting kumok, neeku ina paa sidai enkiteng'enisho ashu enkiteng'ena edama.

Kegira zero campaign, aitasheki erubata sapuk oleng egira ailepunye biotisho onkera tolosho le Kenya, amu kegira abaiki inkwapi nanyamal nijo Turkana, nijo Samburu, ajing' atua mashinani, adol ajo kanyioo enyamali nagira inkera kutitik aimaa.

Kishaa ningoru orgavanai olaitashekinoni lebiotisho tina county egira areto orpolisi tenebo o county council ningoruni enikuni arashu orege osuji peyie itauni ilo shafu e pesidanu county pookin.

Ore esiai nijio ena naa keyau oltonei sidai eng'asa aaku kitadoyio empurrore toontaoni naa kitobirr entoki job creation arashu ee sapukisho ashu neeku esiai sapuk neeku ketum iltung'anak esiai toonkampunini sapukin naasisho 24/7 naa ketii iltung'anak le dama netii ile kewarrie neeku keyau oltoniei sidai naleng'.

Ore sabjeti naisumi naipirta maisha naa etii; kingereza, netii kiswaili, netii sii aisabu. Ore aisabu naa kishaa niyiolou amu elelek iyatata inkishu inono teboo, niyiolou eninko teneinken tenebo omasaa inono pookin mbak iropiyian. Ore kingereza naa enkutuk naisumi inkera tesukuul metayioloito metaa tenolo nelotu oltungani lemeyiolo enkutuk inyi niroroe kingereza. Ore kiswaili naa kaisaidia sanasana intoiwuo aang',meninku kingereza kake tenirorie kiswaili naa kesiki aibung' ashu keninku entoki nijokito.

Keishiaa neng'as ina kerai aiput ina form e HELB ee nitoki aaku keeta enkipande, admission number nitoki aaku igero nkardasini are copies naagira aing'oru nena pesai e HELB.

Kaisilig ajo mekure idimayu amu, kegira iltung'anak apuo enaa nkatitin arashu rishat, etataanta apa sukuulini ataniki nkera nitaaniki nkang'itie, neeku majo keton idimayu tanakata enapa kisuma napuoi sukuulini tiang'.

Ore eniko intoiwuo eretu ina kisuma e CBC naa kenyok metaa tenelo nirriu ormalimui enkerai eeta imasaa naayieuni ee entoiwuoi nayiolo aitobiraki nenyok aitobiraki nena masaa tenetii inainyiang'uni nenyok entoiwuoi aret enkerai oleng' ainyiang'ani peyie etumoki ataretu ina kisuma e CBC.

Keishiaa nebaya nkera pookin enkisuma eshumata aa University amu nakata etumoki enkerai nelo aisumia matejo esiai ormalimuni, ildakitarini esiai nalotu aret taisere, ore mpango napik ntoiwuo naa kenyok entoiwuoi metaa ore ena kerai enye nebaya ashu nebaiki inewuei neyieu ore entoki pookin nayieu naa kenyok entoiwuoi metaa melau ina kerai ino.

Keishaa ore enedukuya aidim atabaiki empej eisuzu East Africa nairriwaki ajo enasiai aasita naomon peyie aisho nafasi peyie atumoki atolikioi esiai tinaa tilo turrur lenye amu nakata elalau esiaiai nainakata eyiolou iltung'anak pookin. Neaku enyorrii East Africa enegira inasiai aret ashu aikunari.

Ee, kegira enkisuma aret inkera menoto isiaitin naanare. Ore entoki naishaa serkali nees, keishaa nebol arashu neret nena kera, aboloki isiaitin onkaik ah technical, elelek esiai naitobiri garrin, naitobiri iltukutuki, enenchatare, amu inakata etum nena kera isiaitin tesiokinoto, netum si siaitin nanare.

ore i subject naatemi enkerai terishata e kcpe aa entemata te kenya, netiii esabu, kingeresa, netii kiswaili, netii ena naji historia etumo o CRE ena naipirta bibilia, netii enkisuma e sayansi naipirta, oloing'ang'e, netii sii enkigeroto e composition tenebo o insha

Ore ena naa factory arashu kulo mashinini sapukin naitobirr entoki nijio enkurma entoki nijo esimiti ontokitin kumok ake.

Kishaa neeta enkerai terubata e teknolojia, masaa nijo laptop enye makeon, netum peyie etumoki inakerai aisumare ina laptop megira ang'arie oltung'ani ashu megira aitaas ai siai, ene nkisuma ake.

kaidim aejo, kisidai ena kisuma e cbc amu keretito nker.a meta keyiolou enkerai ajo kainyioo eidim ataasa kesiiai erenyare, neku ina ake ees ning'ua nkulie kisumaritin kuuumok naitanaur idamunot enyenak.

keewau enkisuma e cbc enkibelekenyata sapuk tenkop ang engeno. amu idol ajo kesioki enkerai atum engeno, alang enapakata aa eight four four system egirae aas. idol sii ajo keyakini nkera imasaa, aitasieku naijo labarotory intokitin naijo computers .pee etum nena kera imasaa nasioki aitumia eimu ina kisuma e cbc.

Ore ee enkitobirata oontaoni telalai naa kibelekenya orkuaak amu inepu ajo ore ntaoni ketii iltung'anak oopashipaasha ilemiroro enkutuk nabo ore ake pee ishulala neeku kibelekeny ashu kibelekenya orkuak loltung'anak.

Ketareto ewueji sapuk teknoloji tenkop ang' amu ore entoki edukuya ketayioloito iltung'anak sani sana intoiwuo ang' nemeyiolo apa aitumia kuna simui sapukin ore eimu orregie le teknoloji naa ketayioloito aitumia kuna touchi eniko tenewosh tenitarany nejing'ie internet neeku ketareto ewuei sapuk oleng'.

Ore enyamali sapuk oleng' naimaa isukuulini nidol aajo enotoki enkisuma sidai toonkera naa teneng'as intoiwuo aalam sukuul aaku megira aanyikaki meyiolo enyamali nagira sukuul aimaa miyiolo ngolikinot kaai egira inkera enye aikunaa ashu aikunari naa ina enyamali sapuk naleng' nagira isukuulini aimaa.

Ore eninko teniomonu HELB ing'as aiapply eimu app esimu arashu ilo nilo aa aiapply te cyber nintoki sii aaku iaita enkipande ino, ore ake pee nintoki aigerr nkardasini are nabo nirriwaa HELB o nabo niking'uikini amu nakata ake itum nena pisaai e HELB.